Ore entoki natonyora nanu oleng, tesiai enkisuma etata, na ena sukul naji ene CBC na kanyorr nanu oleng amu mokire aa enapa anji, mpaka nisuma enkerai nias practice. eta ore tabia naata enkerai na ninye elo as, netum esiai eimu ine, ore apake entoki apake nayiolo na ninye enkerai easita engira apractise na ninye ake elo as, niaku kanyor oleng ena kisuma amu amu kijifunza ntokitin kumok, tine doi ninye iyiolou oltungani talent enye amu kelo ninepu enkerai na kenyorr ninye aitobirara nkuti tokitin, nitobir engari na kitodolu ina toki ajo kelotu aku enjinia ashu olmakanikai, niaku atishipakine nanu oleng, niaku ina nanu ajo,

Ore eninko teniret oltungani omoi te nkanisa naa ore entoki edukuya naa ingasa ninye aomonoki metang'amai olkishili nintoki tanaaku duo ologira kwa mfano naii ooya inkosheke nilo aayeki irkeek, ataa eton emoii neaku neja inko teniret